Ikawo kodhi mar bel to ipidho. Bang' kosepidh kodhi mar bel koseti moromo doyo idoyo kaeto iketo ne manyiwa moromo kode. Bel dongo bang' dweche ang'wen kata abich kadhi mbele. Bang' kabel osedongo to moromo to ing'ado bel kendo itere dala. Imoyo bel matuo bang'e to idino. Bang' kosedin bel to imoyo kendo matuo marom bang'e to iyieko bel kendo ikano.

Anyalo bedo gi jiwruok mar luwo chenro maga mag ngima mapile pile kaluwore kog gigo endo matimo e odiechieng' ka odiechieng'.Kamano bende anyalo bedo ka achamo chiemo mabeyo mago ma owinjore magero denda. Anyalo chamo chiemo moting'o alode ,anyalo chamo olemo, kaachiel koda chiemo go mamedo magero dend dhano. Kamano bende anyalo chamo chiemo mamiyo abed gi teko e odiochieng' ka odiochieng'.Kamano anyalo timo orako pile ka pile manyalo gero denda kendo nyalo miyo abed gi ringruok maber. Orako ma ka gi kacha nyalo miyo dend ng'ato mondo obed motegno kendo del maber ahinya. Orako manyalo timo nyalo tudore kata kod ringo ng'weye mopogore opogore e okinyi kokinyi kata odhiambo kodhiambo. Kamano bende anyalo tugo mipira mopogore opogore koriwore koda mipira mar adhula ka koda kacha.